Boishonik alak en kokwetnyun kobo kammonutindamun boishonik cheterter komokele tukul kobo kamonut cheter kobo komonut ak alkcheter komobo chotet chebo komonut en kokwetnyun ko chotet vheu bandek ,matakwek lokoek ak alak chechang chutet koo bo komonut missing en kokwetnyun ala en emet tukul boishoni bo minet ab marejwek ,bandek ak tukuk chekiome miten any chemobo komonut chotet cheu tumotet ,bangik ,chepangogee ak miraa ko chutet an Jo chemobo komonut en kokwetnyun nibuch ichechun iko kobo komonut indamun imuch konyor chito kit nemokyin kei en betut kou imuch konyor rabinik sikwalen bandek asinyokongaa akotitir kimiet ala akojwany kimiet asikwam.

Tukuk choton chebo komonut keyoche komiten ala chenyolunotin komi en konorwek noton nebo konyoiset ko tuguk chotet kou sundanusiek, kerichek, pamba, beek chekirutchin chito, korotik, chutet ko tuguk konyolunot komiten en konorwet noton nebo sipitali amun tuguk chutet koba komanut en biik chebwone konyokinya en sipitali, nitet koimuch kotoret icheget konyorchigen konyoiset noton nekararan ako bo chebchebindo ako ne iyanat ako ne ititaat en biik, nitet ko imuktechin koriik chotet chebo konyoiset chemiten en emet ab Kenya kosuldaen icheget konyoiset konya biik chotet chemiondos, yomimiten chuguk chutet komaimuch kobois korik chotet chebo konyoiset amun chutet koyoche komiten asikosulda boisiet agetugul notet nebo konyoiset, en korichutet chebo konyoiset komiten kerichek chotet cheterter chekinyoen miondo ala mionwogik cheterter kora, miten sindanusiek chekeruten biik.

Miondoo neongen kabarunaoik chik ko Miondoo notet nebo ukimwi nitet ko Miondoo ne yan kakonamin chito koborukei kaborunoik chechiket kotogunen borto nengung inome isolate chito amarketeun kii ,ilupxhoninii ak ichorireni ako indie sipitali kelechin kobokelenjin momii Miondoo aketukul nitet koboru kele Miondoo nebo ukimwi no kabarunoik chik ko takunot ak nitet ko Miondoo neyaa kabisa en emet notet nebo Kenya olekitertoi kei asimanamin Miondoo tet bo ukimwi koyoche icheken kei inai ile itinye Miondoonitet ala metinye yon metinye koyoche iboishen tukulmk chotet chekiterenkei amanamin Miondoo nebo ukimwi kou yon orue ala yan kenyoru chamanet notet nekeyan en mokulleldangung ako mengen kit neu koyoche iboishen kartasishek chitet chebo chekiterenkei amanamin Miondooniton nibo ukimwi.